Mbica ĩno nĩ ĩronania mũgũnda ũrĩmĩtwo mababaĩ, marĩa maroneka nĩ marĩkĩtie kũrĩmĩrwo wega na magakorwo magĩkĩra irio wega. Ũguo nĩ maciarĩte mũno, no rĩu kwa ihinda rĩrĩ nĩ makoretwo marengetwo. Nĩ marengetwo na makagũithio thĩ, ũndũ ũrĩa ũngĩkorwo no gũkorwo mũrĩmi ũyũ nĩ kũgeria ageragia ũrĩa matunda maya ma mababaĩ mangĩkorwo makĩruta thuna nyingĩ. Ũguo makorwo marĩ na honge ,nĩgetha mahote gũciara wega. Ũguo no gũkorwo mababaĩ maya nĩ gũkũra marakũrĩte na magakorwo makĩrĩtie mĩaka, rĩu arona harĩ bata akorwo akĩrengarenga honge, nĩgetha cikorwo cikĩongerera maciaro, na maciaro makorwo marĩ mega. Ũguo mũrĩmi ũyũ nĩ aroneka nĩ arĩmĩte mababaĩ maingĩ mũno harĩa mamwe matemetwo na mangĩ magakorwo magĩtigwo. Rĩu ũkona ũrĩmi ũyũ nĩ wa bainda tondũ rĩu indo ici angĩtwara thoko mababaĩ maya, nĩ egũkorwo akĩendia mbeca. Ningĩ no akorwo akĩhe ciana, ũguo rĩrĩa mathĩĩrwo twana tũnini, nĩ makoragwo...

Thigari cia bũrũri nĩ ikoragwo na mawĩra mega na me bata mũno thĩiniĩ wa bũrũri witũ nĩgũkorwo thigari icio wambere, nĩ ikoragwo ikĩgitĩra mĩhaka ya bũrũri witũ, rĩu ũgakora mĩhaka-inĩ ĩyo thigari nĩ ikoragwo ikĩgitĩra gũtikaingĩre mĩkora na njangiri iria cikoragwo ciumĩte thĩiniĩ wa mabũrũri mangĩ ikĩenda kũrehe haro kana ikĩenda kũrehe ũkora thĩiniĩ wa bũrũri, rĩu ũkona thigari icio nĩikoragwo na wĩra mũnene tocio wa gũteithĩrĩria kũgitĩra bũrũri mĩhaka-inĩ. Ningĩ ũgakora atĩ thigari o ici nĩ irĩ na ũgĩ wa gũkorwo igĩtuĩria maũndũ thĩiniĩ wa bũrũri, marĩa mangĩrehe ngũĩ na marĩa mangĩkorwo makĩrehe wũici nokora thĩiniĩ wa nenda cia ũkinyanĩria, na nenda-inĩ ciothe cia mĩtambo ya kĩĩrĩu, rĩu ũkona thigari nocio ikoragwo ikĩhũthĩka, nĩgetha kũgitĩra maũndũ mothe ma andũ. Ningĩ ũgakora atĩ thigari o ici nĩikoragwo igĩteithĩrĩria mũno thĩiniĩ wa bũrũri kũrehe thayũ na gũkorwo ikĩigithia indo cia andũ nĩgetha cikorwo ikĩgitĩrwo, rĩu ũkona atĩ thigari nĩcio ikoragwo ikĩrũa na mĩkora na andũ othe arĩa mageragia kũũgita andũ aria angĩ, rĩu ũgakora thigari bado no ikoragwo igĩteithĩrĩria thĩiniĩ wa mĩciĩ nĩgetha gũtikagĩe ngũĩ na gũtikagĩe njũragano. Ningĩ ũgakora atĩ thigari nocio iteithagĩrĩria rĩrĩa gwakorwo na maũndũ...